Ataasa apa ena siaai telde aari loonkalifuni are otikitam oong'uan naayiolo apa paataasa ena siai enkiremore aun impuka naa kajo apa peekitum impuka naanya olorere tiang nikimiraki sii iltung'anak lemurua natum iropiyiani naa neshipa inkera tenenya impuka nairemuno naitubuluaki tembolea oontare.

Eimaaa intoiwuo naatii Garissa igolikinot kumok enaa olameyu nelayu inkariak nelayu inkujit oo swam enye neeku ore oshi eneas ninche naa kikar ilaketa netur isilankeni paa tenelo ake nelotu ilameitin adoru neeta inkariak neeta ineenya intokitin enye.

Ore enaramatare naa enoonkamisin naa keramati toorpukeli keramati inkamisin peoki kule nenyai inkiri nenapieki ilolan noshikata enaa tenepui sokoninini nenapieki inkurman naa kidimu inkamisin ilameitin amu kenya inchumat oorkiek nemeok enkare oleng neeku kidimu ilameitin.

Ore kuna naa inkishu naagira aadaa eteena olopeny kuna kishu peetumoki aitobirai inkujit amu ore peeni inkishu tewueji nebo nimitoki aaroro enkop pookin netumokini aateker inkujit neeku ore peeishunye inkujit tine neteenieki nitokini aaen tiai wueji nitumoki olopeny aitobirai netumoki atoduai.

yiolo ake impooshok enoshi kata ewoto tolchamba temurua natii na kitauni impooshok neyai enkolong nenya enkolong netoyu nekesi nekuti impooshok nitauni ena sigiit pookin nenang'ari ina sigiit nedumuni impooshok nepiki orkuniyia yiolo peepiki orkuniyia neripi nepiki orkombe peetumokini ainosai akiti nikunari nejia.

Ore temurua natii naa ekilak kodi esirkali iyiolo amu ekira ilaramatak neekilak inkishu tenikiya osokoni nikilak intare neeku iyiolo kitasheyie kulo tung'anak ooigero sirkali torbaribara neitasheyie ingarin niken intare niken inkishu neitalaku enaa enkiteng neikunari nejia.

Yiolo ena siai naa keret olosho teneesi ena baye naa keyiolou iltung'anak orkuak lenye neibung neyiolou orkishopie lenye neyioloi eneesi tenenyai intaleng'o masaa naishopi intaiki naanyai osinkolioti looranyi toomashoi olosho.

uh, yiolo ena siai naa keyieu barata amu keyieu ena siai naa iyata impisai aa iropiyiani ninyiang'unyie imasaa pookin eyieui ninyiang'u e meli eyieu ninyiang'u e net nimbung'ie isinkirr eyieu ninyiang'u imasaa pookin anaa kuna naarewieki emeli neyieu sii niyiolo atapaashare osiwuo enoshi kata ingira aitau isinkirr tiatua enkare

Ore ena siai naa emirara oonkirik naakinyiang'u ele tung'ani intare arashuu inkishu naayiang'a neyau inkirik ninok enkima tena busher enye nepej nemir kuna kirik kiwango enayieu oltung'ani tenaa enkilo iyieu nikimbimaki tenaa nusu nikimbimaki nemir aikunaa nejia.

Yiolo peekitumo olchore lai tosupuko, neekirorokino nikinyia ilomon kingiraa aaok shaai tentonota olchani nikinkilikuana ilomon leseriani, nikinkilikuana iloomukuntani aakaa daa nagira abulu esidai kaji egira endaa aikununye toomukuntani nikinkunaa nejia ilomon.

Aaa, iyiolo erishata natumore ilchoreta ata aasapuk esiai naakaidim aatooshoki esimu olchore nikiro nikinyia ilomon likiatakino duo kaidim sii atipika esaa napuku tesiai esaa naijio esaa napuo aanya endaa naipot olchore mairoro nikindip ilomon nashukokino esiai.

Keshumakino iltung'anak imashon erany isinkoliotin lenchipai Neipid, nekweni, neranyi, nenyai inkirik toonkarusini neyieng'ishoi nelo neoki inaishi ,yiolo tosirua leinoto naa kenya iltung'anak sukari nenya inkera esukari tenkukuri neshipa inkera.

Eshilaa ilaturok irmatunda le kawaida netur neirem ilchambai neun peetumokini ainosa toonkang'itie netum tiaikata iloomir peetum impisai naapoyie inkera school onainyiang'unyie enkai daa arashua enkae ramatare pookin ormarei .

Yiolo tenkop ang naa ketumi enkima toonkoitoi naapasha amu keipiruni enkima negueti osilalei otoyio nipiruni enkima ninok iltung'anak. yiolo tiaikata naa kepuoi isokonini ninyiang'uni enkibiriti ninokieki inkimaitie toonkajijik oontomonok.

Keshilaa ilaturok irpaek ning'uaa enkano amu yiolo irpaek naa kelelek enturoto amu meeta garama sapuk nemeyieu enchan sapuk yiolo enkano naa keeta garama amu keyieuni iropiyiani kumok nainyiang'unyieki imashinini naakesieki enakata egirai aisambu neeku ketum ilaturok garama sapuk.

Keuni ilanterera tolmutaro tewueji niseeja peetumoki aitapaasha enkare peemeya amu iyiolo tenkong'ota naisiaja naa kelo enkare nelelek eyaa irng'anayio neeku iyiolo irng'anayio teneuni nepiki ormutaro nepiki peemeya enkare .

Yiolo temurua aang naa iyiolo tolari neumi impooshok neuni irpaek neuni inkuashen aa ninche euni tenkop tenkaraki Yiolo tolari naaketai enchan neetai enkare naisho nena aitubulu ebulu nitumie endaa nitumie enamiri nenya emurua neshipa olorere pookin.

Kirorieki iltung'anak loiminie isaai esiai ,nirorieki nelikini sheria neeku yiolo peeimutie naakeidimi aatoponini esaa metaasa esiai ina saa naiturayie nirorieki neionyai naa iyiolo tiai saa naa kejuti oltung'ani.

Tenaibooyo enkinyiala naakaapaashare iltung'anak yiolo tiae saa yiolo painyiali naakaliki oltung'ani aajoki kinyiala tosotua nemaiteru olarabal naliki peepal yiolo peemeyieu nepal napaashare metaa meeta enekitumore enekinjankarare ashuu mikioro intokitin.

Yiolo iltung'anak oogira tentumo naa kaikilikwanishore naikilikwanu intokitin naidim pooki tung'ani atawalu napik iltung'anak inkikundini oo oltung'anak kumok mookuni maare amu elelek aa ore iltung'anak oogira naa keidim airoro toonkikundini ooltung'anak kutik neeku nejia naaji nanu aikunaki.

Kaisho inkatitin eng'eno ontokitin apa naasa tiatua naisho mataa kaata naboisho amu yiolo tenikitoni aanya enkatini naa ekitum naboisho oltung'ani lesirit aai arashuu iltung'anak kituak aishoo sii enkatini mateng'ena naisho matayiolo orkuak eneikunari aisho sii eng'eno oontokitin naagut.

Yiolo ilarabali naa keeyau intokitin kumok aa keoro iltung'anak imasaa neoro inkishu ,ilchambai, enkanyit tenemeanyit iltung'anak irkulie, olom amu etii iltung'anak oota olom tialo irkulikae Yiolo peedupoyu olikae neibayu oltung'ani olikae tenkaraki dupoto neoro iltung'anak intokitin naijio iropiyiani mbiasharani nekunari nejia.

Yiolo osotua naa keitayu iltasati aa eipoti iltasati meetu aatoni tolchani nening'uni olarabal otoorote kulo tung'anak neirorieki iltung'anak nejokini entoroni eleaarabal lenye neirorieki oltung'ani oinyiala olikae naa kelo doi ninye nitayu oltung'ani enkiteng najokinyie Olikae sore nepaliki olikae nenyorai nebikori enyorai.

Tenibaya olduka naa ninye osidai alang teninyiang'u imasaa tesimu amu itumoki airorie oltung'ani omirita nining'okinono bei niyiolou entoki namirita niroro niro mikitudung'oki itumoki sii atodua ena masai ninyiang'u nayiolou orangi lenye niyiolou eneba .

yiolo enkisuma neyawua naboisho neyau eseriani amu etaa keboita iltung'anak loolubot pookin olosho le kenya egira aisuma netumo egira aiguran neyiolou airoro enkutuk nabo neyiolou ninche aajo lolosho obo aa kenya netum eseriani neeku meeta oltung'ani lemeyiolo airorie olikae nemeeta oltung'ani lemeboitare oltung'ani lelikae osho.

Yiolo tosirua leinoto enkerai naa keyieng'ishoi neranyi nenyai inkirik neshipa iltung'anak toololosinkoliotin neomoni nejokini enkai ashe amu itoponayie olosho neshipai nenya inkera esukari torkukuri neshipa inkera neship intomonok.

Yiolo tekuna mali naatiiene kanyor ena naji sycology of money amuu ekiutaki eninko tenitum iropiyiani nikiliki enikinko peitum elukunya nayiolo biashara nayiolo aing'oru iropiyiani nikiutaa eninko tenipok .

yiolo tene naa kegira iltung'anak ae andamana eeta entoki naiba iltung'anak neeku kegira ae andamana abuaya nenang'aa isoitok peetumokini aatoning orkiyioi lenye netumokini ayiolou ilarikok ajo kanyio eyieu peegira ae andamana kelelek aa keeta embaye naiba kulo tung'anak lele osho peegira aas ena baye.

Yiolo ene naa keisidai enaasita ele tung'ani amu keas nabo kepik iropiyiani enyanak neripokini iropiyiani enyanak neishio iropiyiani enyanak etii ene neidim naaji nedumo loan neishoro loan esiana ooropiyiani naayieu Yiolo peeta title naata olchamba naakeidim aisudoi tene neeku keretisho ena baye naasitai tenewueji.

Yiolo tenairorie iltung'anak naa kaikilikwanishore nainosie inkaatini doropu peemeirura naitakweni tiasaa naisho iltung'anak irishat meiroro aitau induat enye agira airorie naikunaa nejia.